ilomon olkerenke le nairobi ,engirae aimaki ilbasi lesupa metro lotasheiki tenkaraki oltungani apailong ataraki niaku itasheyioki lelo baasi tenkaraki mengira asuj sheria niaku lelo omon otii enkop sai,

Account nashumieki irropiyiani, amu inakata itumoki atodua dupoto e siai niyasita. Naa inakata sii itumoki atodua faida inasiai niyasita. Nidol ajo venye nang`ira aendelea o ntokitin naifaa nimbelekeny. Niaku kajo naaji nanu account nashumieki irropiyiani e sidai te nanu.

Ore imbaa nashoru isipitalini sapukin tolosho, na imbaa sidain. Amu kitobirr biotisho oltung'anak, amu keeku meeta oltung'ani lemetum ebaare, nitadoyio keeya tolosho. Amu orenye iltung'anak loisho, netum ewueji neiki. Neeku kadol nanu ajo ebae sidai oleng' na keeu imbaa sidain sapukin tolosho. Neret iltung'anak oleng' metaa ore pooking'ae oning' eneya, naketum embaata netum ereteto, neku kisidain isipitalini sapukin tolosho lang'.

Keyakikisha ajo ore pee elotu oltung`ani sipitali eyieu embaare, ore pee ejo aitoki aisik naa keoshoki isimui aing`oru. Nesuj, nesuj, o mpaka netum ilo tung`ani e retoto. Netum ilkiek ooyieu neyakikisha ajo ibung`a biotisho oo iltung`ank pookin. Niaku neji oshi eas sipitalini kutiti oshi taata.

Eisapuk entumoto oo sipitalini te murua nikitii iyiok amu, ore ninye enkiti centre nikitaaniki teine wueji meeta enemetii sipitali. Alafu ore si aitoki ore nkera oshi taata nisumate oleng. Niaku melauni ildakitarini nemelauni chemist teine wueji nikimanya, niaku ore entumoto oo sipitalini naa kisapuk oleng.

Kairoroki tenkutuk sidai oleng', naliki esidano ilo duka, naliki esidano inewueji netii ilo duka, naliki eniko peyie eyietu ilainy'iang'ak lilo duka pee etumoki ainy'iang'u intokitin, naliki intokitin naai naany'orr iltung'anak oleng' pee etumoki ainy'iang'u naliki akeyie esidano pookin oeniko tenibung' ena biashara enye, neeku nijia naaji nanu aiko.

Ore entoki e dukuya eniko iltung`anak teneas esiai nabo te nkaji nabo naa pee eng`as iltung`anak ayanyita. Neyanyit poki ng`ae olikae amu inakata naa idimayu. Ore sii aitoki tenetoni iltung`anak tenebo neimaki ntokitin naiba olikae, naanyorr olikae. Naa ina kata etumoki aatotoni tenebo neyiolouno neisuma, naa neyiolouno kila mtu neyiolouno orkuak